En pichait i ko ibiasinik, kororon biasinik en oratinwek cheuni, netaa kiome koik amitwokik, kimuche kewai, akiyoo akiamnda koik ing'wek anan king'olda amitwokik alak cheter, nebo oeng kokororon biasinik amun kimuche kialda akonyor temindet chepkondok cheimuche koboishen en kilak betut akokanabtaen sobenyin.